Ore ena naa kitegemea tenaa iyiolo aitumiya emashini, ore tenimiyiolo aitumia emashini naa nilo aa mikintobirakini te cyber naa enkitobirakini too nkutik pisai naalelek. Kake ore sii tenaa iyata emashini ino, ee emashini ake eifaa niyata tenebo o internet. Aaa nitumoki ina kata aitobira aa ema KRA pin ino.

ore ilomon laibunga oltau oleng le det naa ilomon lotipika BBC entoki naji documentary e blood parliament. ore ena naa enkata apa nadamuni nataaraki apa kuna kera naji Genz enkata apa nashomoito ninche maandamano egira aany entoki naji finance bill neeku lelo omon taata etipikaki enkiroshi te det.

Kaikilikuan ajo amaa ropiyiani niyieu kebaa. Ore sii enkae naikilikuan ajo amaa esile niayata naa ijo , ena nijo pee isilenu ijo pee ilak terishata nabaa. Kakwa kasin iyasita sii pee ilak ena sile teneaku isilenoyie. Aah ore sii enkae najurr sii ele tung`ani ayiolou ajo tenaa koltung`ani sidai oshi olak isilen, tenaa tenemelak nemaisho.

Kaosh esimu aliki oltung`ani oshi lainyiang, ashu naa tenaa kara sii oldakitari le sirkali nemekinyiang`u oshi iyiok ilkiek kake sirkali ake naishoru pesho. Niaku kawosh e simu nalimu, ashu aigerr olmesej nairriwaa enetii ilkituak oitasheki i esiai e biotisho oo sipitalini naliki ajo eiting`o kulo kiek ooji enaje. Najoki taa mairriwaki ashu aajoki maibelekenyaki lelo kiek.

Ore enking`orunoto e siai e sirkali naa keng`as oltung`ani lazima ning`as aitayu entoki naji portal ino metaa iyata account. Ore ake pee idip, ore teina portal ino nirriwaa nkardasini ashu impala inonok e nkisuma. Nitumoki naa ayaplaaya ina siai nabaana eniyieu. Ore teina kata kiaku meetae likae tung`ani odol impala imomok neme lelo tung`anak ake le sirkali oyie.

Kang`as aikilikuanishore aton te reception naing`err enkarna ai paa kelo taa ena arna ai enetii oldakitari peyie aa oldakitari lojo empotokoki oltung`ani oje. Majing ake duo eton etii likae eeta oldakitari likae tung`ani ogira aramat. Neaku mpaka naanyu metabau erishata ai naipoti pee atumoki atijing`a enkopis oldakitari.

kalo oldula lempesa, ore pee ebaiki, naikilikuanisho tenaa keeta ropiyiani, tenaa kaidim aitayu, ore pee ejo ee naliki taa, nalo withdraw cash nai withdraw iropiyiani esiana naba anaa enayieu. ore pee aidip ai withdraw naliki taa ele tungani lolduka ajo nena taa ropiyiani naitayio atipika ewueji enyenaatumoki taa ninye ina kata aishoo cash

ee kalieki ake ilaasak le siai ai naitobiraki nasho tenaa kikumok naa sapuk sinye esiai najoki entorikriknoto maate .entoningunoto ,tayiolo ajo kaa siai indim olikae ataasa ne peyie eeas oltungani entoki nayiolo nes aitobiraki ee peyie ejing esiai pookin enkariano nemetii olarabal .naliki sii ajo kalak intae tenkata naba tenkata nalak ,nalak ina rishata peyie mejingu olarabal atua esiai.

ore enyamali sapuk, naa ore elelero etaata ninima irkumok tenkumoi tenkaraki esiai orkeek oitemerisho, oncholieki torok, aa tenepuo nkera sukuuluni, nepuo irkumok aaku ilook irkeek, ning'ua sukuul, nees akeyie baa torok. neeku ore eneiko ntoiwuo pee etum irng'anayio leishoi enye, nee pee eiteng'eni nkera, nelikini sii orerei lenkai nejokini sii pee epuo kanisa, neomonokini pee eibelekenya.

keyieu naa ore sirkali, neeta iltunganak kituak oitasheki ina siai enkisuma oloing'ang'e. neyakikisha nchere etebaikitia nkera naalakua. ore sii enkae, ore teina ake, ore pee eidipi aayaki imashinini metaa keeta nena kera imashinini naitumia aisumare, ore akeyie naaji baada olapa ashu ilapaitin aare, ore kulo opisaani sapukin ootegeluaki nebaiki nena sukuulini aadol enetabaikia ina siai.

ore entoki edukuya naa kayakikisaha ajo ore oltungani ookin laisumita, nikiata entoki naji internet paa tenetii entoki nikiyieu naaji nikung'uraa ai google te internet te online naa ekiata naa internet neeku mitanyamal iyiook ina. wenkae sii toki naa, enkima metaa ketii enkima ewueji nikitii. ositima, ore sii enkae, naa lasima sii paa ore oltungani naa oltungani oota entoki naji keyieu neyiolou ena siai, pee itumoki taa aisuma.

ore ene etiu anaa kadolita ana orais le Kenya, William Ruto egira kajo ninye oyawua kuna komputani ena ooltunganak kula yuusi neaku ebaiki negira aitodol aliki enkisuma naje anaa eniko kulo tunganak tenetum iropiyiani eimu ena kisuma ashu eimu kuna komputani .eetae irkasin lildim ataasa pe itum iropiyiani eimu computer.